Impuka Kuna naaji kabej ore eninko pee intobir, naa lee ing'as ake aituku, nidung'dung' oleng' inkutitik, ore pee indip niinok enkima , nipik esupuria alaffu nipik eilata, nintoki sininye apik ilnyanya, nincho naa metangas ayiera tenebo o kitunguyu, metaa neaku muge, ore pee eaku neija nibukoki Kuna puga nincho meteyierata ildakikani tomon o imiet, nintayu neinosieki olgali.